Ore esidano enkipikata orkimojik arashu enkipikata enkomom naa kisidai amu kelo naa aibalunyie ael aibalunyie oltung'ani naaji tenelo naaji nipik irkimojik linonok ina mashini naa kitodolu tanaa iyie ashu mee iyie naa ore tenchoto erripoto naa kitodolu naake ore kelo oshi neaku esaa nagirae taata aing'oru ilarruok naa ore petumokini atayiolo enaa ira olarruoni tenaa mira naa mpaka ping'as alo apik irkimojik linonok ashu ipik enkomom ino ina mashini petumokini naa aibalunyie ajo iyie ashu mee iyie.

Ore enasia na kitadolu ajo idipaki aisambu ena daa ashu idipa ele tung'ani aisambua enadaa enyenak nepik store negira aipanga taata kulingana o vyenye naidipa aikesu na enetipat amu ore tanepik endaa enye store na keyiolou ajo kebaa endaa naata, neyiolou ajo kebaa irkuniani oipanga amu kidim nai aikena. Ore epikita inewueji na kidim aikena neyiolou loioangita neaku enetipat inabae oleng'.

Ore ena naa esiai enkiremore ore eng'eno niyieu tene wueji naa bora metaa iyiolo ajo kebaa tenaa irpayek naaji iunito tenaa imposho tenaa aetoki ake niyio naa kifaa piyio peyata eng'eno ajo kebaa, kebaa imposho nindim atipika olaini oje osii kifaa piyiolou uh eninko teniremisho matejo naaji ingira aitumia irmong'i ashu inkaik inonok naa kifaa niyiolou atusuja naa yani airemo olchamba lino aetobiraki.

Ore ena naa esiai e biashara olduka naa enetipat tenkaraki ore enilo naaji matejo olduka enaa naa matejo supermarket arashu akeninye kulo dukai sapukin naa enetipat ena baye amu ore ore tenijing eh ele duka obo naindim anoto naaji pokitoki niyieu enaa impuka indip anoto akeyie pokitoki niyieu naa iyie anaa endaa akeyie pookin naba enaa eniyieu tiatua enkaji ino naindim anoto tewueji nebo etu intoki aitanyamal kewon alo iwuejitin nepashipasha.

Ore ena naa esiai e biashara emirata endaa oonkukui naa enetipata ena baye tenkaraki ore taata tewueji namanya nanu naa ore iltung'anak kumok naa ee kegira ninche aapik nkukui ena biashara enye neeku ore ena enetipat amu kiteleliaki lelo tung'anak menotito endaa oonkukui tentaani o sii itu itoki aipang' aapuo aitumia mpisaai aapuo aing'oru toowuejitin naalakua, neeku enetipat ena baye oleng' amu tenemirakini iltung'anak nepuo aisho nkukui enye nebulu nkukui nemirr sininche netum biashara sidai.

Ore ena naa esiai enkiremore ompoosho orpaek naa ore enikunari ena siai temurua ang' naa idol ajo ore iltung'anak kumok neton aa enchan ninche itegemea pee etumoki aatuunisho neeku keeta nkatitin naun iltung'anak indaiki enye enkata enchan ore tenkata neme enenchan nidol ajo ore enkumoi oltung'anak nemeunisho tenkaraki naa nemeeta ee nemeeta enkumoi enye enkare hoo duo netii irkuti lounisho toonkatitin pookin tenkaraki naa keeta nkariak toonkang'itie enye.

Ore enapisha naa kitodolu naake oltungani oibungita enkilasi enkare , naa ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena , naa kaitodol kaitadamu nchere ore eokoto enkare naa entoki etipat oleng tenkishui oltungani niaku kifaa oltungani peok enkare , ore tenkolong niok akenye atleast nkikompeni, nkilasini isiet odukuya.

Ore ena naa eyiarare naake eitumiyai naake enkima enapa kima yaapa, nidolita njere ajo etii emoti nagira ayiara tenkima netii siininje ilpayek ogira aapejo. naa ore ena bae kadamu enkolong' nataasa ena siai naa ore pataasa inji kashomo olchamba kutuunishote najo w alo olchamba naipenu ajo eotok ilpayek, najo ore taa kangasa alo apej kulo okuni, ore ilkulie nagira aitokitokie ilkulie likinya saa saba.

Ore ele naa ormatundai naake loji ndimu naa ore eninko teninya ele matundai indim aa aitau elematundai nisuj , nidung or, niyier naji shai anaa shai nemetii kule , niyier nipik , ore ake pindip ateyiera ena shai nidotu ake , nijia ake nipik nironyaki ena aare ele, ele elendimu . Ashu indim akesi atudungo ninya pole pole ainosie entoki naji samosa ashu inya ake etiu neji naa kesawasawa ake bado.

Ore entipimit ekule naa keetai enkabilaritin naapasha, enkasi ninye aaku keetai emashini naa kipimieki kule enaa naai kiseeti metaa impisai naa teniyieu inesalasini niirony ake nena esalasini nikipikaki nejia. Nitokini sii aata enkae kipimiet ekawaida naakidimi oltungani aipimaki te etaa ele kiti jaak oipimieki loigero ajo tenaa elita nabo tenaa enoo mpisai naaje iyieu nikimpimakani ake tilo jaak lino tina measuring litre.

Ore enedukuya naa kifaa peng'asi aya ositima iwuejitin nepashipasha petumokini ninye paa tenetumokini ninye ore enkae neuduni iltinkai nishori niteng'e nitokini sii aiteng'en towuejitin nelakuaniki ositima naaji for example naidim ositima atabai neyakin nishori iltung'anak solar ashu iteng'eni iltung'anak eh eninko enitumia solar petumoki aa ateyiatai inkariak awaita inkang'itie enye.

Ore eneesi tenewueji teneilepunyieki arashu piishori enkanyit neibung'ieki inkiasin oltasatai liopa naa keifaa metaa ore tenakata, eh matejo esirit ashu nasujita enaa naaji iltasati naa lazima pee eiteng'eni ina sirit nagira ailepu neiteng'eni iltasati eneiko peikunaa imbaa enye pee pemelo akeduo ilo kuak lenye, lenye alo aimin etu ebaiki ina talipa enasujita ninche.

Ore entoki e dukuya nang'asi aapik naake ifaa peeng'as iltung'anak aapik naboisho emurua enye metaa tenening' ore ee teneni tenelotu taata iltung'anak opaashari nai enaa matejo ile siasa, nemelotu alo nemeponu alotu airiki ninje ashu elotu awor kake peng'as nche peeku ninche entoki nabo nesuj entoki na natonyoraitie ninche maate.

Ore enedukuya nangas aas naa kangas ayau kulo, kulo , kulo membai legroup na metaa ninche tenebo . Ore eniare naa kaitoki airorie najoki metaa ore enewui , enewuei nepuoi aasishore , enaasishoreki matejo nai anaa osokoni egirae ayau , najoki kila ormembai peyau iltunganak lenyenak, matejo meyau iltunganak lenyenak , neyau ormembai obo iltunganak okuni , neyau olikae okuni, aitoris aoriworiki mm yani iwuejitin aitoris pookin metaa metii olojo aironyaki nanu , ashu , ashu ito nanu aishori mayau iltunganak lainei.

Ore enedukuya naa enkanyit, ore eniare naa naboisho, ore ake peaku keeta ee ilarikok lemurua nabo enkanyit, metaa keanyit naji matejo tenaa ninye chief , neyanyit orbungei, naa tenaa orbungei, neyanyit ake, neyanyit matejo, neyanyit ake, oli, olikae , amu teniaku keetae enkanyit nemitoki ilarikok aara . Ore taata entoki nayau eoro sapuk temurua naa inepu ajo ilarikok leme, leminingo , ore enkae, ore naboisho naa teniaku ninche tenebo naa kilep, naa ke keyau ina ina naboisho osotua. Niaku ore enetipat naa inabae , nena baa are pee etum ilarikok anoto nena.

Ore eneikunaki iltunganak lobaribara loitoriori le Nairobi teniger engarin pooki, naa ore ake peeiteru engari ajing ilo baribara matejo eloito naai enaari endaalo emombasa, ore peejing tenewoji tenairobi naake ole peebaya enewoji ETC nishori engardasi matejo risiit naitodolu impisai naalak enaa nai matejo kelak engari, nelak miatatu amisini. Ore ake peejing ilo baribara nelo ore ake peeku kelo aipanga ashu peelo ele baribara aitoriori aishunye, ore peeku kelo aipanga nelo alak nena pisai nepuku tolbaribara.